Pichanieri otingo' dhano, machalo jotelo kendo e kindgi kanyo aneno migosi moluor wuod chief, wuod chief en jatelo kendo mjumbe ma dhiwa, dhiwa constituency kendo chal ni chal ka gima gibiro ngi'yo gik ma dhi mbele e yo mag ohala e weche mag ohala. Bathe kanyo machiegni wantiere gi jalo ma orwako katho marachar kendo katho ma orwakono chalni en katho mar kambi, kambi mar otudore kod gigo ma magingi'yo kanyo kendo ma ichiwone ler e wigi, gigoeko manie mbelegi kanyo aneno gig duka kata gig kambi, machalo kaka sukari, aneno mogo kendo bathe kanyo bende machiegni nitiere sinia kod chupni moko adek, to e higi ka aneno ka be bendegingi jotelo mamoko ma bende chalni nigihero mar winjo gima.

Tich matiyore e pichani en tich mar pur, kendo kwayange' kwayange' maber en pur mar migawo mar otungu, kendo pur ma otungu nigi ber mathoth, machalo kaka haa ber machalo kaka ohala kipitho otungu inyalo pitho otungu kasto iuse ne jogo makau otungu mange'ny kata inyalo kata mana use ne jogo manie aluora mari miluongo' gi dho nge're iluongo ni small scale farmers kata small scale businesses. Kendo ber mar ariyo mar pithni en mar e yor chiemo, pith ma otungu en o supply chiemo e yo mowinjore nikech otungu itiyo kode e tedo kendo loso chiemo mora mora e yor medo dhadho. Ber machielo pith mar otungu loso nyalo konyi e loso tudruok gi jo ohala mamoko inyalo bedo ni ipitho otunguni kasto i supply ne jomoko madwaro makawo otungu mange'ny katero kuonde ma opogore opogore. Mar ariyo pith ma

Ka kaketo ayanga gina matimore e picha ni, nitiere kangíyo alwora mokwongo, alwora no en alwora ma koth onge. To kendo kata ka koth nitiere to en thodhno mathin ma ma oknyal miyo lum oti e yo makae. Kendo picha ni otingó otingó dhok ma be chal ni ok yud chiemo e yo mowinjo kata mana pi moromogi. Nikech kaluwore gi kinde kendo chal mar kor lwasi mar, mar, mar, mar alworano, chalni koth onge manyalo keto lum obed mangény manyalo miyo dhoggo chiemo e yo mowinjore. Kendo dhoggo mantiere e pichani gin dhoggo maonge afya, gionge, gionge ngimano mowinjore gi bed godo. Kendo picha ni kangíye kendo maber, aneno jogo ma be chalni gitemo konyo jamni, jamni go manie pichani. Gitemo chiwo kony e yorno mar keto gi e gari samoro anyalo paroni, anyalo wachoni iketo gi e gari mondo odhi otimnegi thieth kata odhi oyang'gi mondo kik githo, kik githo kar mondo oti kodgi e yo machielo mar chiemo kata ka oyang'gi.

Pichani karange e yo makare, to aneno ni en picha mar pur. En tich mar pur. Kendo en pur mar cham. um alworana, en alwora mar Ndhiwa. Kendo kangíyo kit pur mipuro ndhiwa, pod en pur ma nyachon. En pur ma nyachon ma um jogo pidho cham e pap, ma thothne inyalo yudo ka, kata kochiele, en aena kuma ochiel gi, gi chiel ma, ma nyachon. Mar samoro opidh, opidh gik machalo kaka kudho manyalo gengó ne jamni mondo kik keth cham. umKendo mar ariyo, kit pith ma, kit pur ma mitimo Ndhiwa en, pod en pur manyachon ma kata mana mbolea ok ti go. Nikech, thoth, thoth alwora mar Ndhiwa en kuma pod nigi nyinyo mangény, nyinyo mangény ma pod okdwar ni um ji oti gi mbolea. Anyalo wacho ni samoro bende, nikech bei mar mbolea, mbolea dwaro pesa. Ji pod tiyo gi mbolea ma nyachon.

Tich matiyore e pichani en tich mar loso manure, kendo kata mana wanyalo luong'e ni mboleya, mboleya ma iloso kaeni en mboleya ma olos kidala olose eyo manyachon, kendo iluonge ni organic farming, organic manure, ng'eyo maduarore kaeni en ng'eyo mathis mana matin mar pur, kendo gigo bende maduarore sami iloso gini, en gik machalo kaka gloves mirwake lwedo, gidwaro bende gumboots miruako e tiendi, kendo bende inyalo dwaro inyalo dwaro pi, pi idwaro kae ni mondo iyole e wi mboleya, nikech mboleya mar organic ni odwaro ng'ich moro nitiere ng'ich modwaro ma pigno biro konyo, kendo gimachielo onigi ng'ama tiyo tijni orwak apron e owinjore irwak apron moya malo nyaka piny ma biro konyi sama itiyo tijni. Gimachielo madwarore machielo maduarore idwaro omiko, omiko idwaro tiyogo e chwoyo lowo kata

Tich matiyore kani en tich mar pur, kendo kang'iyo maber en pur mar alot, alot mar sikuma, kendo kang'iyo gima ng'ano otimono ng'ano otimo gima dhongere luongo ni mulching, mulching mulching keto lowo mondo obed mangi'ch kendo miyo, omiyo lowo kano pi magimipithono nyalo dwaro e sama owinjore, kendo tijni en tich manigi nengo ahinya nikech omiyo japur pesa okelo pesa e yor ohala, sama japur osekayo osekayo gigene mag pur to onyalo usogi kendo kelo pesa. Gimachielo tijni en yo mar chiemo, japur sama opitho chiemo, chiemono onyalo tiyo kode kochamo dala kata ka e sama oko use, gimachielo tijni bende konyo tich mar mulching ma dho ngere luongo ni mulching konyo kano pi miyo japur ok ti gi pi mang'eny koholone koholone cham

Pichani pichani nyiso , nyiso pith mar yien, kendo gimachielo onyiso pith mar olemo mar rabolo. Gimachielo pichani nyiso ng'ama miyo mano eri, kendo king'iye en ng'ama mor e yono ma owinjore kendo mohero, gimabiro e para kang'iyo pichani, ang'iyo aneno ka yien opithi e yo ma mochanore kendo ginie laini achiel ka oya kuomoro achiel kendo yien ka opithie e yo makare konyo geng'o moondo ndalo ma koth chwe. Sama yien ogeng'o lowo, ogeng'o mondo kik ting' lowno manigi nyinyo maber manyalo konyo cham koro mago e gigo eko

Gimatimore ka, nitiere nitiere ginoero ma owinjo opuke yugi. Kendo yugi kata takataka, kendo gino ondike ni county government piny owacho ma ma Nyeri. Kendo dwarore ni ng'ato ng'anoero mathi wito taka owinjo bed ni owito owito gigo e yi gino moketi owinjo owite gik moko, lakini kaluore gi kaka ginoero moketi mar wito takataka koro opong' kendo chalni okonyal ting'o takataka mohewo mohewo kuma koro ochopeno. Koro chalni nitiere ng'ikruok mar piny owacho mar county government ma Nyeri. Pok gikawo thuolo mar kawo takatakago mondo gidhi gipuki mondo giwe thuolo mar wito takataka ma moko. Koro iyudo ka takataka kata owinjo bed ni ok owinjo bed ni gipukore piny nikech kaluore gi pong' but koro gipukore piny nikech.

Chenro mar yawo a account kod central bank of Kenya chalo kamaendi, kidwa yawo account mokuong'o kabisa nyaki bed gi gi sime mar ong'we yamo manyalo dhie mbui kata mana computer kata laptop. Gimokuong'o inyalo dhie website kisebedo gigigo website kata mbui inya manyogie mbui kumaguyudore e website gi mar cental bank of Kenya. Kasto kisedonjo e website tiyiero ni en account ahina mane midwaro yao. Kise yiero account ma idwaro yao to githidwaro ni mondo ihikri gi documents, documents machalo kaka ID, KRA, KRA pin kod mamoko. Kasto bang'eno to idhi dware ni mondo i fill form, application form. Kise filo application form ti submit. Kise submit to githiduaro ni iket initial deposit. Nitiere pesa ma nyaka iketi madhi activate account kasto irito approval. Kiserito approval to approval